ka luore gi picha ni kaka anyalo konyo ng'ato mondo otim tij ni en ni nyaka obed gi simu kata laptop ma orecord go kata odonjo to otimo go gino e yo mapiyopiyo.

kaluwore gi pichani an gi sigana mang'eny kaluwore gi gik ma aneno e picha kae, nwa pidho gini to kadonje iye naromo gi thuol maduong' kolieero gino emane ogolo chunya e pidho gini nyaka kawuono

tijni oselokore e aluorawa mang'eny kendo okelo yot mar ndiko message kata barua kata kidwa timo assignment

Eh yot yudo otiko mar ohala e aluorana. To kidwa loko otiko ni mar ohala, nyaka adhi ka chif, kasea ka chif to adhi ka police. Ka asea ka police to adhi ne kaontik.

Kaluwore gi picha ni, an anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni gi yore mang'eny. Yo mokuongo, anyalo nyise mondo obed gi kodhi ka mopuodh gi, gi board mar jopur. Kas to olos tielöo, olos yien oger nigi ot, kas to opidghgi, to giidh malo ewi yiendego. Koseidho wi yiendego to giluwore kanyo, koseluwore to ogo negi yath.

Kaluwore gi picha b ni, tijni ni gi nengo e aluorawa., nikech olemoni yudo tek kasto olemoni ni gi madini mageng'o tuoche e ngima dhano. Machielo en ni koter gi e b factory maloso juice kata yedhe, tiloso kode yedhe mopogore mopogore mag juice maji tiyogo..

Kaluwore gi picha ni, an anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tij ni gi yore machalo kama. Mokuongo nyaka obed gi lowo kata kuma onyalo kunye bugo mar pi, kasto pigeni... Kas to mar ariyo nyaka obed gi pesa mar nyiewo nyithi rech modhi keto ka. Mar ariyo makendo ma nyaka obedgo, en kuma onyalo yude pi. Pi midhi tigo ka. Ka aluora mokunye bugono nyaka bedgi pi, mawuok piny maok nyal duono mapiyo.

Kaluwore gi picha b ni, ber manyalo yudo kuom timo tijni en kaka yudo pesa manyalo konya e nyiewo gik moko kata tero nyithinda sikul. Mar ariyo, en ni onyago olemo, olemo mogolo mit kendo itiyogo eloso juice.

Kaluwore gi picha ni, gimomiyo ok ahero pidho bel e puotha. En ni bell tije tek, kendo mar ariyo oilo ma sawa sawa. Mar adek, ni en gi thuth ma dabal ma kikete eoi to thuth opong'o ot to gin gi buru. To buruno rach keti inyalo fuolo. Mano e gima omiyo ok ahero pidho bell e puotha.

Kaluore gi pichani kaka anyalo chiemo ni en kama, ka asepone to aluoke maler, kaseluoke tabare, kasebare tachamo olemo ma, achamo ringo manie iye no, mit kendo en gi madini e del, tokonyo del bende e gengo tuoche ma opogore opogore.

Kaluore gi pichani, tijni oselokore e aluorawa bang' kinde mathoth. Sani tinde onge joma pidho alotni nikech kodhi tinde olal kasto tije be tek koro tinde jii tpidho mana skuma

Gima biro e pacha kaneno tijni en ni tong gi otogi mopogore opogore kendo oketgi kumoro achiel kapok opukgi

Kaluore gi pichani, tijninigi nengo e aluorawa e yore ma opogore opogore kaka iiyo kode e pidho cham kaka mole nikech en gi madini ma opogore opogore ma cham dwar. Kasto beche tek, lose be tek koro jopur tiyo kode e puothe moko giuso e bei man malo makonyogi e nyiew chiemo ma giuso

Kaluwore gi picha ni, gik matimore kae en ni ng'at madiere no tang'o ne jogo gimoro e simu. Koro ema ging'iyo. To gima timore kaeni, kae igede koro ng'ano tang'o neji kaka onego gitim gi plans tee mar odno.

Kaluore gi pichani, ber mawayudo kuom tiyo tijni en ni wayudo olemo bang' ka wakayo yien ni. Olembeno watero e factory to wayudo pesa. To olemogo watiyo go e loso chai, majan mibo tigo e loso chai ma jii madho. ka kahawa gi mamoko

Kaluor egi pichani, tijni itiyoo e aluorawa ni ipidho diek to diek gi nyaka migi chiemo mangeny mondo olos dendgi. Bang koseger del tinyalo us diel miyud pesa

Kaluwore gi pichani gima timore ka en ni mae chiemo mitedo to en gi viuongo mopogore opogore, kech en chiemo molos gi sunga kendo ochiele maber moket ne viungo duto te.

Ber mayudo kuom tiyo tijni en ni, ageng'o tuoche mopogre opogre minya kel gi gik maricho richo mosekethore. Koro akelogi e bugo, kanyo ema gitopie magirum. Moloyo wito gi e alwora. Kigologi to giketo alwora bedo maber.

Kaluor egi pichani, tijni nigi nengo e aluorawa nikech flower gi itiyo go e loso yedhe ma opogore opogore ma gengo kute ma kethonwa cham e puodho. Mar ariyo en gi nengo nikech pidhe yot kendo rite yot, kasto kosetii kode maber, kosechiek maber tikete e kambi to japur yudo pesa

Kaluwore gi picha ni, gige tich ma dwarore e tijni gin kaka chieng'. Chieng' kelo teko mamiyo koro golo pi katero e pudho. Mar ariyo, nyaka ibed gi jembe, jembe mitiyo go e doyo puothe gi maber. Mar adek en yath ma geng'o kute ma nyalo chamo olembe gi.

Kaluore gi pichani, gimo omiyo oka hero tijni en ni kain e iye ka inya romo gi thuondi, gimoro nya kata kayi eiye kanyo manyalo hinyo ngimani, kasto mar ariyo, mar ariyo, tijni tek. Pidho chiemo ni tek kendo odwa rit makare, kete makare no nyaka ibed gi pesa

Kaluore gi pichani gik ma kelo mor ka gin kaka, gi mitoyo go ma ringo e kor yamo no ma ong'ere kaka drone gi dho ngere. Kasto mar ariyo, en ni ochele, mchele en chiemo ma mit ahinya makelo mor kuonde duto e nyasi moro amora mi itime ku ma oted mchele okelo mor ahinya.

Kalure gi pichani kaka anya puonjo ng'ato mondo oti gi gini en ni ikuong iluoko thund dhiang' ma ler gi pi ma liet, ki iseluoko thund dhiang' gi pi ma liet, ti iketo masin no irwako masin e thuno ka thuno, kasto iketo masin ringo mondo oywag mos ok ikete gi speed ahinya.

kaluwore gi pichani gia timore ka en nia, ngani ng'ado yien kotiyo gi machine baro yien ni ibaro iloso godo bao kata ingado matindo tindo mitero e kembe maloso gik mopogore opogore, kata e skunde itiyo kode kaka yiend tedo.

Kalure gi picha ni gi ma kelo mor ma aneno kae en ni yien ni kelo tipo sa achiel sa ma chieng' rieny makech to okelo tipo ma ji nyalo bedo e tiende ka yweyo. Mar ariyo, en gi pi e aluora no, okano pi mang'eny, pi no itiyo go e modho.

Kaluore gi pichani , tijni ni gi nengo e aluora wa nikech en olemo maber kendo okelo madini e del. Mar ariyo, en gi nengo nikech lose tek kendo odwaro time mang'eny. Ema omiyo itiyo kode e yore ma opogore opogore, koro okelo kaka tipo e dala.

kaluore gi pichani , sigana ma anya ng'iso u ma omiyo ok ahero gini en ni ya, olemo ni en gi kudho to kudho go rach ka ochwoyi to remo marach. Mar ariyo, olemo ma ogolo ni kech kendo wach onyalo pudho dhogi. Mar adek, mondo olodhi kata onyag olemo be inya rito kuom ndalo ma thoth.

Kaluore gi picha ni, ber ma anya yudo e tiyo tijni en ni, orito aluora wa. Ka wachoko takataka gi waketo kumoro achiel, to keto aluora wa bedo maler kendo ok dum kendo miyo kelo aluora bedo ma ber ma ng'ato nyalo bede ma onge thagruok moro amora.

Kaluwore gi picha ni, gimatimore ka en ni nyithind skul gi loso nasari mar pidho yiende matindo kaka ndege kata skuma.

Kaluwore gi pichani, gima bire pacha kaneno tijni en ni mae puoth naz kendo naz gi nyaka losgi e rang'iny mamalo kapok oketgi e puodho. Nyaka timnegi thieth makere mondo geng' kute manyalo inyogi kapok gidongo.

Kaluwore gi pichani, tijni oselokore e kinde e alworawa. Nikech okelo chiemo ne familia mopogore opogore e alworawa. Kipuro tipidho chiemo kakoduma, ka gichiek to gibokonyi e geng'o kech e alworawa.

Kaluwore gi pichani, ber mayudo kuom tiyo tijni en ni anyalo yudo pesa ma kore lach kauso gigi ne wazunge. Wazunge tiyo kode kaka chiemo, koro apidho gi tayudo pesa.

Kaluwore gi pichani, an gi sigana momiyo okahero gini pidho anguro. Marariyo, anguro dwanyore, kasto gin gichamo gimoramora to gipielo chieth madung' marach maketho alwora, alwora mwadakie. Maradek, anguro tije tek kendo anguro ohero chuodho, odwanyore. Otugo kwonde magala gala ma miyo okelo obiro kodung' marach.

Kaluwore gi pichani, gimabire pacha kaneno gini en ni kae e kuma finance mag jo agriculture, kata grube mopogore opogore rome. To gidil gi agriculture kendo gisekonyo jo puothe, jo jopur mopogore opogore alworawa.

Kaluwore gi pichani, tijni itiye alworawa e yore mopogore opogore kaka isombo pi gi kube kata itiyo kodgi, kube gi itiyogo e ting'o mafuta meke gari e alworawa.

Kaluwore gi pichani, tijni nigi nengo e alworawa nikech en kaka chiemo. Jo alworawa tiyo kode e mogo mar nyuka. Marariyo, gitiyo kode kaka ginya yudo pesa e ka giseuse e alworawa.

Kaluwore gi pichani, gima dhi mbele kae en pur mar ndawa. Ndawa ni osebedo pur maduong' e alworawa, kendo omiyo ji pesa e yo mopogore opogore. Kouse ti japur yudo pesa, to kotere e faktori tilosogodo ndawa, mimadho.

Kaluwore gi pichani, chal mar gini kaka natiyo kode, en natiyo kode e ng'ado lum. En mashin mar ng'ado lum ne dhok machalo kaka dume meke chak, kendo tiyo kode yot ahinya. Ing'ado kode lum kakogada gi mamoko.

kaluwore gi pichani sigana manyalo nyisou momiyo ok adwar gini en ni le ni gi nying' iluonge ni mbata, mbata tije tek kosekuot to onyalo lawi mohinyi sawasawa kendo ok ohero welo ka in kode e dala, osiko mana kolwao ji kendo ogwaro ji gi koke ne.

Kaluwore gi pichani, anyalo puonjo ng'ato kakitiyo gi gini e yo machal kama. Ibe nyaki bed gi chupni, chupni go iolo pi e igi, kiseolo pi e igi, tidhi iketogi e tie yien mipidho no. Kiseketogi e tie yien mipidhono, to gichiro pi mos mos.

Kaluwore gi pichani, aparo kinde mokwongo mane atimo tijni. Tijni ne timo tek, kendo nipidhogi e lain ka lain, to lain go netek mondo ipidhe gi. Marariyo, tijni nwayude pesa ka nwatime, nochulwa.

Kaluwore gi pichani, tijni itiye alworawa e yore mopogore opogore. Mokwongo, itiyo kode kaka yor wuoth kendo iting'o go ji, ji idhe ka ng'ado nam kadhi e loka machielo. Marariyo, itiyo kode e lupo, luwo rech. Mi iuso mondo koro jalupo oyud pesa.

Kaluwore gi pichani, gini ilose alworawa kama: ikawo waru, kisekawo waru, tikete e mudho, to mudho kanyo nyaka bed mang'ich. Kosebedo mang'ich, to ikete aketa kanyo, to kosechako ti, kochako golo tiendene go tigole tidhi ipidhe.

Kaluore gi pichani ,jok ma ang'eyo kae gin ,en kaka Raila gi Ruto. To gin gi nengo e Kenya kae nikech Raila nokelo loch gwenge e thurwa ma Kenya ka to Ruto en ker masani mar pinywa ka, kendo otimo dongruok mopogore kagin kanyakla gi Raila.

Kaluore gi pichani aparo maber kinde mokungo mane atimo tijni, ne opek kendo notek. Bange kane asea time najony kendo denda tee ne rama omiyo naweyo time nyaka kawuono

Kaluore gi pichani ,gimabiiro e pacha ka anono tijni en kaka ere kaka ng'ani okao thuolone moloso gini mochopo kae kendo nyaka wang'e ni ango motiyo go nyaka olos gigi. Mar adek ,ere kaka noyudo materials gi moloso go gigi

Kaluore gi pichani tijni itimo e aluorawa e yore ma opogore opogore. Kaka ilose, iloso od diel kasto iketo diel e ot kasto imanyone chiemo tipidhe kanyo pile ka pile nyaka chieng moro obed maduong

Kalure gi pichani tijni nigi nengo e aluorawa nikech okonyo e rito aluorawa kinde duto kendo oketo aluorawa bedo maber moloyo kuonde tee ,omiyo en gi nengo ahinya

Kaluore gi pichani gik makelo mor en kaka ong'er, ong'er nyithindo ohero nikech tugo kodgi, kendo kelo mor ahinya e aluorawa

Kaluwore gi picha ni, gini irito mondo kik kethre e yore mopogore opogore. Yo mokuongo en ni ikete e frij, to frij kanyo koketee to obudho sana. Mar ariyo, kiluoko gi maler kaeto ikanogi kumaber, kuma ng'ich ma chieng' ok chopie. Kanyo miyo gibudho ahinya.

Kaluwore gi pichani anyalo lero gima timore ka. Gimatimore ka en ni jogi obedo piny suso oduma. Oduma isuso mondo omo. Kosee mogi to ikanogi ei ogunia.

Kaluwore gi picha ni, tijni nigi nengo e aluorawa nikech en yor yudo pesa mang'eny ahinya kendo en kata en gi nengo e aluorawa nikech itiyo kode e kelo madini e del. Kisetede to okelo madini edel, dend dhano. Kendo madini go geng‘o tuoche manyalo mako dhano e yore mopogore opogore.

Kaluwore gi picha ni tijni itiyo e aluorawa eyore mopogore opogore kaka ipuro puodho to ipidho gigi. To iolo negi pi pile pile kas to idoyo gi. Kae to igoyo negi yath kik buya ma kik kute kmakgi kata kik buya dong eiye ei puodho kanyo. Mano e kaka itimo tijni e aluorawa.

Kaluwore gi picha ni, anyalo puonjo ng'ato kaka inyalo tim tijni. Mokuongo anyalo ndikone okenge monego oluw kotimo tijni. Mar ariyo, anyalo puonje aching' aching' katang'one kaka onego otim tijni e aluorawa.